Hello Njĩtagwo Hannah Nyambura Muiruri kuuma Nyerĩ, ira nĩ ndĩrareheirwo mũrigo nĩ inyuĩ mũrandeheire mũrigo gũkũ Nyerĩ, na indo irĩa mũrandeheire nĩ ciragĩthũkire, ngũendaga kũũria kana no mũnjokerie mbeca, kana nĩ mũkũgira mũrigo wanyu mũkĩnjenjanĩrie na indo ingĩ njerũ, thengiũ.

Ndĩraigua ta thogora wa irio ciitũ ũbatiĩ gũkorwo ũrĩ thĩ. Nĩ tondũ, indo ici tũragũra thoko-inĩ nĩ ithuĩ tũkoragwo tũrĩmĩte mĩgũnda-inĩ itũ. Ningĩ agũri eendia na arĩmi, nĩo makoragwo macirĩmĩte mĩgũnda-inĩ yao na makoragwo o gũkũ tũragĩikara.